Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maũndũ ma hĩ na hĩ, nĩgũkoragwo na kanyũmba thĩiniĩ wa thibitarĩ ĩno ĩ bakubĩ na gwitũ, ga gũthaitĩra maũndũ ta mau ma ma hi na hi. Wakerĩ ndagĩtarĩ nĩciũkaga ihenya cigatiga kũrĩa arwaru arĩa matarĩ mahote mũno, igoka gũthaitĩra aya rĩngĩ mona mĩtino kana oka e mũrwaru aretwo nĩ ngari ya thibitarĩ e mũrwaru mũno. Na, nĩiteithagĩrĩria mũno kũhonokia mĩoyo ya andũ na kũbe andũ acio mwĩboko wa wa gũtũra rĩngĩ kana kũrigĩrĩria taĩkorwo mũndũ nĩoka ena thakame akuiraga thakame mũno, nĩmateithagĩrĩria nĩmateithagĩrĩria gũthondeka mũndũ kana kũrigĩrĩria thakame ĩyo ĩtĩkure ĩtĩkure mũno na nĩĩbeaga andũ mao mwĩhoko, na we mwene mwenyewe akabewa mwĩhoko.

Ingiuga kompiuta-inĩ, nĩ tondũ, kompiuta ĩĩ ihenya kũrora kĩndũ. Tondũ wathiĩ wathiĩ harĩa igũrũ wandĩka kĩrĩa ũrenda kũrora, ĩkũrutagĩra kĩndũ o kĩu ona rua. No ibuku-inĩ, nĩ ũkaguũria, ũtekũmenya kũrĩa ũrathiĩ, mara ũkaguũria kĩongo kĩu ũrenda, ũgacoka o kũu thĩiniĩ no kuo ũretha. Kũu nĩ kũhũthĩra mathaa maingĩ o mũno. Tena kũrora kompiuta-inĩ ĩna wagĩrĩru ũngĩ, nĩ ũndũ nĩ ĩgũkũbe maũndũ maingĩ mũno ta ta, mĩhiano mĩingĩ, ĩrĩa ũngĩenda. Ũkoria kĩũria kĩrĩa ũrenda, ĩgagũtaũrĩra, no ibuku nĩ ngũrani mũno. Ibuku nĩ ngũrani mũno, arabu kompiuta-inĩ, nĩ nĩ maũndũ marathiĩ o magĩcenjagia. Kũguo ũrĩa maũndũ marathi magĩcenjagia noguo kompiuta-inĩ maũndũ marathiĩ o makĩongagĩrĩra, ĩgakũbe maũndũ maingĩ ũkũbota gũthoma ũnyite, ũkũbota kũhũthĩra thĩiniĩ wa mũtũrĩre, kana ĩgakuonia ũrĩa kũrathiĩ na mbere.

Ndege itĩngĩũmba maĩ-inĩ. Wa mbere ndege ĩrĩa ĩbũthĩkaga ta ũkui wa andũ rĩera-inĩ nĩ ĩkinyagia andũ haraka nĩkĩo andũ mũndũ arathiĩ kũndũ na ihenya kana kũraya mũno, ũrenda kuma thĩinĩ wa Africa ũthiĩ America, mũndũ abũthagĩra ndege tondũ gũtĩ na bandũ. No ũthiĩ na meri no meri nĩ ĩthiaga kabora mũno, ndege nĩyo ĩthiaga haraka. Ũndũ wa keerĩ, ndege ĩyo ĩngĩ ya kanyoni ĩtĩngĩũmba maĩ-inĩ, nĩ tondũ ndege yendaga bandũ bena ũrugarĩ. Ta mĩtĩinĩ, kũu nĩkuo yũmbaga no ndĩngĩũmba maĩ-inĩ nĩ tondũ ũndũ wa keerĩ ndege ĩtĩingĩraga maĩ-inĩ na ĩtĩbota. nĩ ĩingĩraga maaĩ-inĩ gwĩthambĩra no ĩtĩngĩbota gũikara kuo mathaa mĩingĩ nĩ ũndũ ĩtĩngĩhota kũhhihia kana kũbũbĩria kũu rĩera.

Ũhũthĩri wa macini cia kwenja, nĩikoragwo i njega mũno nĩundũ no ũigananie njwĩrĩ ũrĩa ũrenda. No ũkĩenja na magathĩ kana tũnyũi kwĩ mwena ũmwe ũkoraga wĩ mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ, njwĩrĩ ĩrĩa ĩmwe ĩĩ nini gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ. Alafu macini ya kwenja njwĩrĩ, nĩĩkoragwo ĩĩ njega tondũ no wende kwenja njwĩrĩ yothe, kana ũtigarie. No ĩno ĩngĩ no nginya ũigananie na ũrore biũ, na nĩ ĩgũte mathaa kurĩ macini ya kwenja njwĩrĩ.

Nĩ ma arutwo nĩ maceragĩrwo kĩrathi no gũkoragwo na maumĩrĩra mayo ta mwarimũ akũberithie. Wa keerĩ nĩ wĩikare thutha akorwo kĩrathi kĩu kĩna andũ aingĩ waage kũnyita ũrĩa mwarimũ aruga, na maũndũ meingĩ mũno nĩ megũkũbĩtũka kĩrathi kĩu. Wa kathatũ waingĩra wĩ mũcerere nĩ ũkoraga mwarimũ e mũthiu na mbere na kĩrathi giake kuũguo maũndũ mĩingĩ magakũbetũka ũtemũkinyu mbere ya ũkinyĩte kĩrathi. Na rĩngĩ mwarimũ ndecokera, na rĩngĩ nde kũbea karatathi kana kũrĩa andĩkĩte ũrĩa arathomithia ndegũkũbe, kuũguo gũcererwo kĩrathi ti kwega.

Nĩũtũmĩte andũ a gĩcigo gĩa gwitũ gũthaitĩrwo na njĩra nene ni andũ arĩa me thirikari-inĩ, ta motungata thibitarĩ-inĩ, ta barabara gũthondekwo, na ũgitĩri ni tondũ kũngĩaga mohoro, ah tutingĩtungatĩrwo nĩ arĩa me thirikari-inĩ no mathiĩ makomie wĩra kana mage gũtũtungatĩra, na nĩ andũ a gĩcigo gĩa gwitũ mathĩnĩkaga. Kogwo rĩrĩa andũ ma mohoro maingĩrĩra, nĩmatũmaga yonekane kũndũ ta tivi-inĩ ũrĩa gĩcigo gĩa gwitũ gĩ thutha. Kogwo no nginya magateng'erania na ũrĩa andũ ma icigo ingĩ mareka. Kogwo ĩtũteithĩtie mũno kwanja mũno mũno harĩ ũgitĩri.

Mũrutwo na mũrutwo matingĩtiganĩra. Kuũguo mũrutwo ndaretigĩra mũrutwo ũcio aramũthomithia, nĩ ekũbota kũmũria ciũria, ona akorwo rĩmwe nĩ ekuigwa ta ci cia ũrimũ kana ta ekũnoga, nĩ ekũria ciũria na abote kũnyita wega gũkira rĩrĩa athomithĩtio nĩ mwarimũ. Rĩmwe nĩ egwĩtigĩra kũria mwarimũ nĩ ũndũ nĩ ekuona mwarimũ ta ekũmũtandĩka kana ũndũ ta ũcio. Wa keerĩ nĩ kuonania atĩ mũrutwo ũyũ ũramũthomithia nĩ ekũmuonia nginya for examples kana mĩbano, nĩ ekũmũbe mĩbano, one kana nĩ anyita kana ndenanyita, kana nĩ mekubota rĩngĩ kũthiĩ ũũ nĩ marathiania bamwe akĩmũthomithia. Nĩ ĩtũmaga ona rĩngĩ ndakamake agĩthomithio nĩ mũrutwo ũyũ tondũ ndaretigĩra niekũringwo rũbĩ kana nĩ egũtandĩkwo nĩ ũndũ wa kwaga kũnyita, kuũguo ndaretigĩra. Ũndũ wa kerĩ nĩ gũkorwo e mũmĩrĩru na kũmenya atĩ mũrutwo ũyũ ndaramũnyita kuũguo akiri yake ĩ bau, nĩ arona ũrĩa mũrutwo ũyũ aramũthomthia nĩarerewa na arigua na ndaramaka.

Wa mbere nĩ kũndehera mohoro kana maũndũ ũrĩa marabanĩka thĩiniĩ wa thĩ, o haũ maniũrũ-inĩ makwa itenginya kũnoga. Wa kerĩ, nĩ kuonia mbica, koguo kaũndũ gekĩkĩte, kana gekĩkire, gekĩkire mũthenya, nĩ ndĩrona nginya ũrĩa kũrathiĩ na mbere, nginya ciĩko cia andũ acio ũrĩa mareka. Wa kathatũ, nĩ kuigua mohoro na rũthiomi rwakwa kana rũthiomi rũrĩa rũnjagaĩrĩire nĩ ketha nyite ũrĩa maruga. Ona ndĩtarĩ ho nĩ ngũmenya kana nĩ ngũthiĩ gũtarĩrĩa ũrĩa kũrathi na mbere. Koguo angĩkorwo nĩ mũndũ witũ ekĩte kĩundũ nakũu, no ngũka kuona tibi-inĩ nginya ũrĩa kũthire na mbere, ũrĩa gwĩkĩkire, na ciĩko itegwĩthangania kana itarĩ kũnoga mũno. Koguo mohoro nĩ maretagĩra mũndũ maũndũ o harĩa arĩ, o harĩa arĩ, either mekĩkire kũnene na mekĩkire gũkubĩ nĩkĩo tũrona atĩ thĩiniĩ wa bũrũri maũndũ mararetwo bakubĩ na ta ka uma bau, uma bau magĩkĩka.